Elen abwate ndager boisioni ale teseta kanyoisetab chito ne miani en sipitali. Inendet ne rue konekinyoe ne miani. Che teleldos angwan ko chenyoise. Biichotet ko takitariek. Aeng che murenik ak aeng che kwonyik. Tinye kilops en eunekwak, maskit eng kutit ak kiraisisiek ago kalach ampronisiek chebo supitali. Nitet kobaru kole nerui eng kitanda ko miani koime bortanyin. Konyoe takitariek kogase tanget komie ak kopur komie komamiani.

Olekinetito chito koyai boishoni bo kapkirwok koyoche kimut lakwet koming'in kwo sukul kobakonet mwalimu kotakonai koyai boishetab kapkirwok, en iyetute ko olekirwokyinen kondoik chebo Kenya anan biik chekachor maliikab Kenya alan kochebo boror.

Lend, Zenka, KCB, ALF, ipesa, hustler fund ak mshwari ko kombunishek cheikochin biikab Kenya rabishek chekisome anan chekibeseni, mshwari kokonu rabinik kokeboishen laining'ung isomen, Zenka ak KCB kokonu kora rabinik, KCB keboishen soiti en rabinik cheu mushara cheitoche en kasit Nebo atkai tukul en kasing'ung ak keboishen kora en kombunishek.

Kiit nenyone metinyun indoker kii kolenchon en nataa inoni ko ng'alekab lobkeyet, tait inoni alan kilopit nekakikonekten kotor kolal, imuch iboishen sitimet ikonekten tait kolal, beterit alan ko koiwek chombo retio, miten tabit neiborwon kolenchon en iyeuu komiten beek chemiten tang't alan ko chekokire en oinet sikeboishen.